Tenadol enapisha, naa nadol inkera esukuul nagira aisuma, aisum eniko teneun impuka, kuna puka naji cabbage, amu kajo sinanu naa nakata naa eyiolou eniko tenerishie moyiaritin, eniko tenebukoki enkare, pepuo naa nena puka abulu katukul. Ishopito kuna kera uniform, eeta notebook egira aigerie imbaa natodua, ashu natoning'o, nadolita si ilmalimuni lenye, etii kando egira sininche aing'or enetiu ele shamba ,petumoki naa atuutai kuna kera, eniko naa tene, teneiger ashu tenees ena project eunoto e kapish. Neeku nena baa naa adolita tenewueji.

Ore enikoni tenetumi ena baye naa inyiang'u empeku omposho tolduka ninyiang'u empeku sidai empeku naa ajo sinanu naa piilo aitereu naa naitobiraki nee nepiki irkeek metaa meibung eh inkukunik paa netegeluaki sii ajo isidai paa ninye ilotu nirem olchamba niun aitobirr aitobiraki niun naaji matejo aitalam penyo one centimetre away amu inakata naa ilo atum enkisambuare sapuk ore impoosho naa keetae inkabilaritin kumok eetae inaaji yellow beans aninche isidan aisul amu meeta ninche gas neetae inkulie naaji rosecoco onkulie abilaritin naaji inoo wanjiru onkulie nadaake kumok oleng naaku nejia taa aidim atejo.

Ore ena naa enajo aing'orr kuna naa inoshi lukunguini kuna naaji broilers naa ore eninko pintobirr kuna lukunguni eh idung ake orgos nidung elukungu orgos eh nintadoiki atua enkare nairowua paa ore ake pintadoiki atua enkare nairowua niputuput aitayu inkopirr ajo sinanu naa pilo aitereu nintayu inkopirr pole pole ometaba anaa niishu nintoki adung'oo edung iloelelek met nintayu asi ajjo sinanu naa paimperr polos elukungu aitayu nekua kirik yiatua amu menyae naa inkirik yiatua ore ake pindip nisuj enaduo lukungu ino ayakikisha ajo mekure etii osarge paa inken taa tena kiti paper naji nylon ore ake pemetii ready market indim atipika atua or fridge amu inakata naa ebik erish inkatitin kumok etu erruoyo mpaka naa nitum ewueji nimiraki.

Tenadol ena siai ekuna ayiok nagira adala nadamu apa erishata nikitii sukuul aore apa inakata naa kira inkuti ayiok kutitik inkuti ayiok naa nanyorr olarrabal ajo sinanu naa piilo aiterew nenyorr endala niaku ore pokikata igira ake adala niaku kaitadamu ena pisha enelakua oleng ombaa apa nikias kira kutitik ore inkera naa kerr indalaitin kumok oleng etii apa enikijio birkisho aninye oshi ejo ilashumpa hide and seek netii enkae naji wrestling anang'aro niaku kidala apa iyiok inkuguraritin kumok oleng napaasha niaku nejia taa aidim atejo.